En pichait kegere kele keimuch kebal keringonik, ago en pichait kegere kwonyik oeng che imuchi kotesen tai ichek kolset nebo minutik ago en kolsanito kegeere kele kebeberito ko yamaat mising ago ye kagobata icheget kogole minutichu kegeere kele tesentai kobisisiet si omuch komong minutik komye en ngoret ne kararan

En pichait kegeree chongindap biik, komiten koteme suswek. Ole pichainito ko chang suswek ak noto ko amune kigere kele miten biik kochang ago teme ichek suswek agoyumi, ole tom kowong ichek tetutyonito bo temetab suswek ago mitei kotesetai temetab suswek.

Tuguk che kigoole kot koit keges chemiten pichainiton nii, ak ogere noto naat ko chebololet anan ko butter nut. Ak kegeree kele miten kochang ye kaname chito ne tuguk chuto chubo chegingen mising ko che kigole ak ke oome.

Kararan boisioni amu toku komite kosyinet ak kibakenge eng piikab kokwoni kole isuldoe tugul boisiet eng kibakenge ak eng kalyet, ko oret noto ne wendi kokere kole kabit borotet eng kokwonitok.

Chang tugun chemengech che imuch komiten ng'ung'unyek anan ko beek che imuch komakiroo ak konyek kobatei miten moshinit ne notoi kobun muswoknatetab kasari koimuch keboishen simuch iroo tuguk choto che mengech che imuch komiten ng'ung'unyek anan ko beek.

Kit ne iyoe kot imuch iroo ile kitar koimutyet nebo beek che kagerak en mbareng'ung nemiten muchelek, koimuch iyae drainage ne kararan en ngoret ne kararan si komuch kogochi beek choto chekakerokis en mbareng'ung korot ne ngoret ne nyumnyum. Ago si meimuch kokerokis kora beechoto en mbaret ago kounoto kowendi kogochin muchelekuk kobityo en ngoret ne kararan.

Bokamanut keyai boishet eng kibagenge eng kokwatinwek chok amu notok kotoreti keger kele kaisulda boishoni eng oret nebo nyumnyumindo ,kou ye igere eng pikchait komi bik che Chang kominei kesutit akomi bik alake kora chetesetai kasuldaet ab kabiset ale kigere eng Yu kele komasta tesetai icheket komami bek akokakoib icheket, bek, ko kakoib alake pangok akotestai oret eng nyumnyumindo

En pichait kegerei komiten ngwek choto che kagimuch ketuch kabisa, ne moigochin komanda koristo agot kidogo che kagima en asista komuch konito kogokichu kobun solar konyor maat ak komuch koruryo kobun solar ne noto ko moswoknotet nebo kasari.

Imuch kekonor beek eng imbarenik chok kobun tangishek chechoto kemuch kinde beek, agekonor eng yotok agoi koit kasrta nekimachei akeboishe bechotok, anan kora kemuch kekonor beek chok chekitokchini beek chebo robta , imuch ketokchi saburyonik agekonor eng yotok agoi koit kasrta nekimachei keboishe . imuch keboishe kora paipinik agekonor koba imbarenik agoi koit kasrta nekimachei keboishe bechotok

Oret kityo neimuch ketarta rerunet ab beek eng kokwatinwek anan kebeberwek chemi kemeut sikemuch kerib minutik kokebal borehole aman ko keringonik chotok chebo beek akemuch kecheny wui nekindoi beech chotok, AK kecheny paipinik cheipei bechotok agoi koit imbarenik chok atyo keyotchi bechotok sikomuch kotestai minset anan ko kabiset nebo beek sikomuch koitchi minutik chemitei imbarenik

Boisioni komuch keyai ye kecheng ng'ung'uyek ak kinde inyit chebiret anan ko inyit kiy age tugul ne noto kwendi kogachin koristo. Ko yeinde chebiret indei chebiret ng'ung'nyek ak ityo ibal keringonik anan iball kebeberwek kidogo kidogo en chebiret che wendi kogachin noto kobuset minutik choto che iwendi indei chebiret orit sikomuch kotestai en tetutyet nto nebo minutik choto kotestai kobityo en ngoret ne kararan komiten chebiranoto orit ama en oret newendi kong'emokse anan kobit koimutyet age tugul.

Chu kokeswek kobun kompunitab Kenya Seed Company. Agobo komonut keswechuto amun wendi kegolee ago ye kagekol kobendi koguno rurutik che choton. Bendi keboishen keamee amun chuto chu koamitwogik ye kagokonon rurutik che kororon kobendi kotoreti en amishet ago noton kowendi koteche borto ne noton kowendi kogunu chametabge nebo chito age tugul en kasarta age tugul.

Kiagik chekigere eng pikchait ko sigiroik chemengech anan ko lakwet nebo sigiryet. Ako eng yetayu mitei sigiroik chotok kegere. Komakararan suswek Ako kanyi uchafuk kachan' ga kabisa ingweny Ako komosta nin age gegere kele mitei suswek chekororon chemitei imbar chekakikol Ako bitotin kabisa chekororon cheigere ile katakararan mising suswek chotok koam sigiroik chu ngeger akomitei icheket ole momiten suswek Ako kanyi uchafuk ingweny.

Tetutyoni konayat mising ko zero grazing ole kiibei amitwagik tugul keibchin koba koam eng yotok kamitei nkot ka beek, ngotko ka suswek, ngotko ka molasses kora ananko amitwagik alak tugul chekialdai eng agrovet ,AK keibchin kiagik. Xgoi yotok yeruisot ichek anan kotebe icheket sikomuch koam eng yotok agoratoiuin eng yotok anan ko keratin eng yotok. Komuch koyor kit age tugul mmakchingei

En pichait kegere agui netyeme inee kochob kebeberta ne kogong'emak en biunyin ye tyeme inee kong'ot anan kochob komye simeimuch kogochi kasarta chotok kiyagik anan ko sesenik, anan ko ngogaik kobun yoto sikoba mbarenyin. Ko inendet komiten kotyeme kochub yuto kokararanit asi maimuch kogoch nafas kiyagik anan ko kiy age tugul kobun yotok sib komuch kongem rurutikchik chemiten mbar.

Woi abwoti kerenyu kokamie mising kekol rurutik cheuchu Ako kora yekakisemberchi rurutik cheuchutokchu amun eng pikchait kekere ko marakwek komie mising kesemberchi kora sikomuch kokochigei boroiindo nebo kobitcho komieak nebo koiso komie sikomuch kokon rurutik chekororon Ako chemitei eng mieindo komie Ako chotok chewendi kokonu keljin eng yeilde anan ko yeiyae mungaret agetugul kowendi kokonin keljin anan ko yeiam kowendi kotechei borton'yung kora

Isusi indei korok eng saburyet, inde mwaita, inde kitunguik AK iteshi nyanyek korok AK isus korok neityo inde cabbage kora AK isus kora kounotok. Neitio iteshi viasinik kora kegere komi ndisinik, isus kou notok agoi koruryo. Yeibata isuruku AK iyam komiten kou nitoni kokakoruryo.

Naat mising mpesa kosir Airtel amun nyumnyumindo neikoitoi mpesa koitchi pik ab Kenya anan meyik ab Kenya kosir Airtel amun tom kokon nyumnyumindo ne ngiro chito ile ndewe iboishe Airtel. Ngiro mpesa kochang nyumnyuminwek cheinyoru chito ago ngi compared AK notok bo Airtel . Amun mpesa kokararan network akomitei komoswek chechang. nenyi Ako Airtel kotoma kokilgei mising eng nyalekab network ago kou notok konyalu koro Airtel kole kaimuch konyumyum services ikwak sikomuch konyoru bik chechang cheimuchei koboishe yotok. Ako kit age nemakat kora ko kaimuch koro kole kaimuch kowa park network nengwai koitchi kepeperwk che Chang eng emoni. Kounotok kowendi konyoru bik chechang cheimuchei koboishe services chekwaket

Tuguk chebo komonut en yu, ko mauwek che kigeeere komiten mugebeishek chuto chukoginde. Kit age nebo komonut ko ng'ung'unyek amun ng'ung'unyek kotoreti nebo koroo kobityo minutichuto en ngoret ne kararan. Kit age kora ne kigeere kele bo komonut ko mugebeishechuto chu kigeere kele kaimuch konam ng'ung'unyek chuto chu ak mauwek chu amun mugebeisgeju konooitin mising kochon kiguure imuch keyai recycling ak komuch kobois en kiy age kora, mong'em chuto soet, imuch kobois en ng'oret age kora.

Eng' pichait, kegere kele kiit ne kekakotestai ko ng'asiganetab ng'uny ole imuch kokobit nitok kasarta yekorobon anan ko kasarta ne labda kakitech kot ne maanamge, ak um nemayamgey ak ole magat ketekta. Ago kounitok, ko nitok kokonu muyondit neoo, nemamagat korikchi biik yutok amu imuch kobit ng'asiaganet kora eng' kebeberta age. Ago kounitok, ko mamie um kiit ne kegere eng' yutoyu, ne magat kapsaa komitei biik ole loo eng' yutoyu.

Kit ne tesetai en yu kekere beek che miten en chong'indo komiten korotu ago beechu kobunu barak ole kigeere kel u tulonok. Ago beechu komiten en kebeberwek aeng ago bendi kotkotuiyo beechu koek agenge ago chang miten beechu kochang kabisa ne tos kogon ng'oyondit ndotokorigu chi yuto yu. Ago beechu kora ko en taban komiten ketik chebo cheborusinik che kagimuch che kigegol. Ak kounoto kotoreti ketichuto chu en beechuto chu kigeere kele bendi kabisa en chong'indo

Samakinik kotoreti en tekset nebo borto nebo chi agetugul ngo kalakwa anan ko chi neo. Ago samakinik kora kotoreti en noto nebo agilit, chobetab ogilit nebo chi agetugul, imuch kochepchepit chito ye kaam inee samakyat anan ko chepchepit kora chito en kimnatet nebo ogilit anan en ng'omnatet nebo konai tugun chechang ye kaam inee samakyat ago toreti kora samakyat en teksetab borto kogimit borto.

Nii koboiboichin biik che chang mising ko lagok amun kose ichek koanyin kiito. Ago ye kaam ichek komoche kora kotakotes age amun anyinyindo netindo kiito ne mising ko naat ko icecream anan ko en yon barak yon kegeree komi ak Oreo. Oreo ko biskut ne kogichob en or age ne mising kochame lagok, anan kochame biik kasarwek chebo timwek agob boiboichin ichek kabisa.

Mauyandani ko en sobetab kila betut anan ko mising ko en igorwek keboishen amun nito kowendi kogonu pichait nekararan anan kowendi kogonu lelesta en sherehe agetugul anan ko en igorto agetugul ne wendi koboru pichait ne kararan mising ye ibir pichait chito ak mauyandenito kotogu kogemong kabisa pichait kokararan amun mauayat komong'u kiy agetugul kokararanit.

kiit agee netos keboishe negata chumiten bichait, ko toskiboishen nyuguuk iih, kotos kiboishee matundeek iih kouu maembeek iih kouu baibaai iih kouu water melon iih ak machungweek alalk cheterter iih, ago koraa kotos kiboishee kouu magatyaat kouu chaik iih anan kochego, anan ko youghurt negoto chuton chegigere kele miten biscuiit, miten bobcons, miten sweetiih ak komiten soda en yuun bo taban yuun iih, ko negotochoton kotos kiboishen kouu njuguuk magatyaat, machungweek aina chachaang iih, ago tos kiboishen koraa tugun cheterter cheimuch kogochi kimnotet eeh, kogochi borto kimnotet mising negoto chuton chu.

Poishoniii kotoma aiyaeee ngaaa Toma ayaee agere alee poishoni kokararan mayaaa poishkni in tos ikachii chiii kelchiin simuch iteseteai boishoni Eng oret nekararan

Korok konyalu icheny keswek chebo ndisinik cheu chutochu yeibata iib agoi kurgat AK ibibal keringonik cheterter. AK inde keswat agenge eng Kila keringet AK ikol keswek chotok, machei keringet amatkoek keringet nekoi mising neu nebo kapchoo anan ko keringet age nekoi mising neu nebo no no beek. Machei koeknekoi lakini maat ko koit mising. yeibata inde ndisinik chutochu ana mokomikchu inde keringonik chotok aito it up. Yekaitub, imetete kobityo eng oret nekararan tai kainde kainde Kila mokomyet eng Kila keringet nyi kowendi kobitos. Ineti chito kosuldae boisho notok eng oret neu notok.

Yekakoisaaa kebendiii akebut agenge agenge kebuteee Eng oret Nepo ayepindooo agenge agenge kiputeee sikomuuch koruryo Eng oret nekararan nimakiimi

Nyolu ingololchi lakwanito korok kotkoit iron Ile katalait lakwani anan komakotinyei ngwonindo neoo mising yeibata itesi sigik anan ko biik cheribei inendet akiimuch kora iteshi konetik alak chekigere Ile nyolu eng sukulit noto ongololchi lakwani kotyo Oro tetutik chenyolu kesub iron Ile kaimuch konyor imanda nyi lakwani kosubkei ak imanda ab lakok alak tugul

Sigemuuch kenyor Chito neisulndaeee poishoni notok AK kekere Kole tos matindai ngamnatet Ake tugul akopa poishanitak akomuch kekochi chichotok ngamnatet tugul. anan kotindai koraa tuguuk chotok chetos tareet chichotok nii

Iwendii akoi sigulii notok nikoimech inetoshee Eng sigulii notok akitepee kotkoo Chang rapisheerk chekelipanii Eng sigulii notok akoimuch itepseeee kolee tos uneeee rapisheek chekilipani piik Eng yotok